Wa mbere nĩ nyendaga gũthiĩ handũ hakirĩte, handũ itakũhota gũthumbũrwo nĩ manegene, wa kerĩ ngathiĩ cukuru , tondũ ndĩ mũciĩ nĩngũthumbũrwo nĩ maũndũ maingĩ , no ndĩcirie anga ũrĩa sijui ngũthambia indo , anga ũrĩa ngũhurahura nyũmba, kana maũndũ mangĩ mangĩthumbũra ndĩ mũciĩ, wa gatatũ nĩ njĩkĩraga thimũ thauti ya thĩ , atĩ rĩrĩa yahũrwo ndĩgũthumbũra mũno , kana rĩrĩa yahũrwo to nginyagia ndĩmĩoe thaa icio, no ndĩmĩoe ndarĩkia gũthoma, arabu ngathima intaneti ya thimũ, nĩgetha mecĩnji citikaingĩre kana ngĩe maũndũ makũhota kũ gũciria kũrĩ thimũ, atĩ nĩgetha hote kuoya thimũ ĩyo tondũ ĩgũkorwo ĩ thumbũri, na nĩ ĩgũtũma nginya ũkinyi waku ume kũrĩ mathomo na ũthiĩ kũrĩ thimũ, ũgwo nĩ ngeragia mũno kuona atĩ thimũ ndĩrathumbũra.

Nĩgetha ũhote kũrĩithia ng'ondũ, ũbatiĩ kũmenya atĩ, no nginya cirĩrĩa na no nginya cirĩnyua maaĩ, na cigakorwo na kiugũ harĩa cirĩthiaga gũkoma thaa iria gwa kinya ũtuku, kũgwo wa mbere ũmenye nĩ atĩ nĩ ũrĩbataraga gũcirĩithia, no ũcirĩithie kũhĩtũkĩra gũcithiũrũrũkia cikĩrĩaga manyeki , kana tũhuti tũrĩa twĩ barabara-inĩ , kana no ũcirĩithie kuma o ciugũ-inĩ, no rĩu ciĩ nyingĩ ciendaga gũthiũrũrũkio, no nginya ciĩ kiugũ-inĩ no ũcituĩre thara kana nyeki, kana mĩrĩo, indo iria cikũhota kũrĩa, na ũgaikara ũgĩcenjagia maaĩ macio , nĩgetha cihote kũnyua maaĩ mena me matheru , na waikaikaranga ũgaikara ũgĩthambagia kiugũ , nĩ ũndũ wa thumu ũcio ũkoragwo kũu, nĩgetha cikahota gũkoma kũndũ kwega, na wagatatũ, no njuge cingĩgĩa ciana no ũce ũgayanie twana tũu kwĩ mbũri ici kwĩ ng'ondũ ici nene ,nĩgetha tũu tũnini tũtigathumbũrwo.

Kũhotekete atĩ ndurabatara gwĩkĩra bara na mwoko rĩrĩa barabara ĩrathondekwo, tondũ kwĩna matingatinga na marori marĩa mokĩte , atĩ rori ĩyo yaita mũthanga ũyũ, tingatinga cigoka cigĩthondekaga, kana nginya cikĩharagĩrĩra gĩko mũthanga ũyũ, kũgwo ĩgakorwo ĩrathi, na nginya makĩrĩa mũhũthũ gũthondeka barabara.

Hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ wa Covid waumĩrĩte , nĩgwo ndakoretwo ndarĩkĩa cukuru, kũgwo nginya ndiaingĩrĩte yunivasĩtĩ , atĩ ndiarĩ na kĩndũ kĩnene ndekaga , kũgwo thaa icio nĩgetha nyone mbia no aciari ndarutaga kũrĩ o, na nĩ ndahotaga gũteithia mami gwĩka tũmaũndũ tũngĩ wĩra-inĩ wake, nĩgetha akahe cia Airtime , na ũgwo ndiarĩ na mabataro maingĩ mũno, tondũ gũtiarĩ na mũndũ maingĩ mathiaga na mbere , kogwo nginya ndiahotete kũmenya wega maũndũ marĩa ĩngĩĩka ,maũndũ marĩa ingĩaga gwĩka, na bado no ndendaga mũno gũthiĩ cukuru wa yunivasĩtĩ, kogwo ũcio nĩgwo ũndũ nderiragĩria mũno.

Kũiga TV rũthingo~inĩ wambere no njuge nĩ ĩhotaga gũkũhe space nenanene ĩ nyũmba yaku kna nĩ ĩheanaga mwoni ũcio wa atĩ kwĩna ga space kanenanene nyũmba~inĩ yakũ okorwo ũraikara nyũmba nini. Wakerĩ nĩ ĩhotaga gũtũma atĩ okorwo wĩna ciana citigũthũkia kana gũthakĩra TV ĩyo tondũ ĩ handũ matangĩhota gũkinyĩra. Kana nginya ũkera mũthondeki aige handũ harĩa ciana citakũhota gũkinyĩra. kwanza twana tũrĩa tunini tũrĩa utangĩhota gũtinda ũkĩmenyerera thaa ciothe kana ũrĩa ũtangĩhota kwĩra ndaka hutie kana ndakagũthithie TV ĩyo. Na watatũ ĩ handũ igũrũ nĩ mũhotaga kuona wega tondũ nĩ ĩkoragwo na kamwanya gakoragwo gatagatĩ gaku na TV ĩgatuma nginya maitho maku matiga thumbũke muno ũkĩgeria atĩ kuona TV kana ndĩgakorwo hakuhĩ muno ndũgathũkie maitho tene nĩũndũ wa ũtheri wa TV.

Mũthako wa Basket ball nĩ ũteithĩtie arutwo mũno, nĩ atĩ matihotaga gũthiĩ, kana no maremwo nĩ gũthiĩ kũgucia ndawa cia kũrebia, kana gũtũmĩra ndawa cia kũrebia, nĩ atĩ mũthako ũyũ nĩ ũbataraga hinya waku mũingĩ, na nĩ ũbataraga nginya gũteng'era, na kũrũgarũga, kogwo ũngĩkorwo ũtarĩ biu, kana ũngĩkorwo ũtumĩrĩte ndawa ici, no ũremwo nĩgũkorwo ũgĩthaka mũthako ũyũ wega. Wa kerĩ, no njuge nĩ ũteithagia kĩmwĩrĩ nĩ atĩ nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrũgarũga na ũũ mwĩrĩ nĩ ũrakorwo wĩ , kogwo nĩ ũrakorwo wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ atĩ mwĩrĩ waku ndũgakorwo atĩ ũrũgamĩte handũ hamwe thaa ciothe, kana maũndũ marĩa manene ũngĩika no gũikara thĩ kana gũthoma, kana kĩ, kogwo nĩ ũrahota kũiga mwĩrĩ waku wĩ handũ hega. Wa gatatũ, wĩ ta mũrutwo wa yunibacĩtĩ, mwathiĩ mĩthako ĩno nĩ mũheagwo kanyamũ kanini, kogwo nĩ ũragĩa kaindo kanini gagũkũteithia gwĩka tũ maũndũ twaku, kana nginya o gũkenerera nginya na arata, na andũ arĩa mũthakaga nao.

Kwĩ mĩtũgo ya irua, henda ndũrĩrĩ ciatũmaga nginya tũirĩtu tũrue, na ĩno nĩ yogarĩka, ta thaa ici ĩkongerera ũrĩa mũirĩtu ũyũ angĩgĩa nginya ndwari ciagana nona, na wakerĩ ũrĩa tene anake nginya o mathiaga kũrua o handũ hothe, atĩ mĩtitũ-inĩ, kĩ thikũ ici maratwarwo thibitarĩ nĩ atĩ nĩ makũrigitwo wega, na nĩ makũrorwo wega , matigathiĩ gũkorwo mena ndwari iria cingĩumana na gũtũmĩra nanga kĩndũ kĩmwe gĩa kũmaruithia.

Ingiuga andũ a nduthi mathondekaga ta kuma ngiri ithano gũthiĩ na igũrũ , tondũ maita maingĩ nduthi ici nĩ cibataraga gũthiĩ ikĩrorarorwo, kana nginya ciathũka, kwa umĩra mũtino no cirĩtwarwo gũthondekwo, na mangĩhota kũhũthĩra mbeca ciao wega, ingiuga nitakũigithia bengi-inĩ, iria ciatigara makagaya atĩ ũrĩa hena iria makũhota kũrĩa, hena iria makũhota tokorwo cigũgĩthiĩ thukuru-inĩ, kũrĩhĩra ciana ciao thukuru, na rĩu nginya bado maka magakorwo na ũrĩa magũtigaria nginya cia kũiga bengi-inĩ , nĩgetha cikamateithia ciiganagĩrĩra cigakorwo nyingĩ, no mahote nginya gwĩka kĩndũ kĩnene na mbeca icio.

Nginya gwitũ kũhandagwo o ũgwo, cithiĩte ũgwo na raini , nĩgetha ũkahota, ĩgakorwo ĩ hũthũ kũrĩma, kũhanda, na nginya kũrĩmĩra mĩgũgũ, kogwo ũkahota gwĩka ũndũ na ũhũthũ , na nginya ndũkariganĩrwo atĩ harĩa ũkumĩte kana harĩa ũthiĩte.

Ndona ũũ ndĩrona atĩ, ici cirĩmĩtwo nĩ cia kwendia , na nginya hena iria cirĩmĩtwo, na ingiuga nĩ cia kwendio nĩ ũndũ cirĩ nyingĩ, kana nĩ ũndũ wa kũrĩa mũgũnda ũrĩa ũrĩmĩtwo nĩ mũnene, na no gĩthaka-inĩ , tondũ gũkũ ũngĩ nĩ atĩ no mĩtĩ , na tũthaka tũnini nini.

Ici nĩ pickles, ciraigwĩka atĩ nĩ ciratũmĩka gũteitha atumia , arĩa maciaraga ciana na njĩra ya kawaida, atĩ nĩmarahota gũkorwo na ũhũthũ magĩthiĩ gũciara ciana, na ũbatiĩ atĩ kũnyua maaĩ macio, ũgatherũkia , ũkaiga ũgacitina ũkamba ũgacithambia, ũgacitinangia, ũgaciiga maaĩ-inĩ, arabu ũgacoka ũgatherũkia, rĩu maaĩ macio mena kĩmũnyororoko kĩu , ũga ũkamanyua, na nginya no ũruge na cio irio, ta kawaida o ũrĩa ũtũmagĩra minji kana mĩciri , no ũruge irio na cio , na nĩ cirakorwo cigĩtũma mũtumia athiĩ gũciara agakorwo na ũhũthũ, agĩciara mwana na njĩra ya kawaida.

O ũgwo kwĩna akane aingĩ , kana athuri aingĩ, nogwo gĩkĩkaga mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ ,makoragwo marĩ aingĩ ũgwo nĩgetha n'gombe ĩno ndĩga ndĩgathiĩ ũgwo kwĩ mũndũ ũmwe , kana mũrĩ anini no mũtuthwo kana nginya ĩmũgũthe mateke, no rĩu mũrĩ aingĩ nĩ mũkũhota kũmĩnyitĩrĩra wega ndĩkagũrũke kana ĩmũgũthe.

Mũgate na matumbĩ, nyambaga ngaiga matumbĩ thĩiniĩ wa mũgate , kana ngaigĩrĩra mũgate arabu ngaigĩrĩra itumbĩ hau mũgate-inĩ, arabu mũgate ũngĩ igũrũ wa itumbĩ, atĩ itumbĩ rĩrĩ rĩgũkorwo gatagatĩ wa tũ slice tũtũ twĩrĩ twa mũgate, arabu nganyitĩrĩra cai na gwoko gũkũ kũngĩ , kũgwo ndĩrĩrũmaga mũgate , nganyua cai, ngarũma mũgate nganyua cai, arabu ndarĩkĩrĩria ngoka kũrĩa Yogati ĩno ĩ hau kando, na matunda macio, nĩgetha rĩu njigwe kanua kahorereire, na nĩ njiguaga wega ndarĩkĩrĩria rĩu na tũmatunda tondũ nĩ tũtũmaga mũndũ aigwe wega.

Maya nĩ mahiga marĩa atumia aingĩ arĩa mena ihu ma mamarĩaga, nĩ citethagia kwongerera calcium mwĩrĩ-inĩ na iron, nĩgetha rĩrĩa mũndũ ena ihu, amarĩa nĩ mwana ũrĩa e ihu-inĩ arahota kwongerera hinya, na nginyake akahota kwongerera hinya.

Gĩkĩ kĩhiana nĩ tarĩ kiugũ kĩa, hena kĩo ndĩrona tarĩ kiugũ kĩa mbũri , na gĩkĩ kĩngĩ nĩta kĩa ngũkũ kĩaga kĩa ngũkũ , kũogwo ci ciothe nĩ citeithagia nyamũ , okorwo nĩ mbũri cigakorwo ciĩ handũ hatheru , ona cio okorwo ndũbatiĩ kũiga mbũri nyingĩ hau thĩiniĩ citikagwatanie mĩrimũ, kana citigathũmbũrane mũno, kana cihihinyane mũno, na cio kiugũ kĩa ngũkũ , nĩ cibataraga mũno nĩgetha kũiga ci theru, atĩ nĩ cirĩikaraga handũ cingĩhota kũ, okorwo nĩ irio cikaheo ci ciothe hamwe, okorwo nĩ nĩ matumbĩ nĩ ũrĩhotaga kuoya matumbĩ me hamwe, kũogwo nĩ ĩrakorwo ĩ raithi kũhota kũrora nyamũ ici, na ngũkũ ici.

Rĩrĩ nĩ iria rĩigĩtwo ngaci-inĩ, na rĩgekĩrwo thaburia-inĩ nĩgetha rĩtherũke, na maita maingĩ ũtherũkagia iria nĩgetha ritigathũke, kana wenda kũnyua tondũ ndũngĩrĩnyua o rĩrĩa wauma gũkama ngombe, kũgwo nĩ gũtherũka rĩratherũka, na maita maingĩ iria rĩtherũkaga rĩkamba kũiba rĩkahaica kũ kũrĩ thaburia-inĩ, kũgwo no nginya gia ũkorwo hakuhĩ , ũgĩcamũkia iria tondũ wacamũkia iria rĩthiaga rĩkĩhaicaga, kũgwo atĩ rĩtikũmenya atĩ nĩrĩakinya handũ rĩtigegũtherũka , rĩtherũke nginya no ũkore nĩrĩitĩkire ta nuthu wa iria rĩu.

Ĩno nĩ hoteri thaka mũno, na ĩhiana nĩ ya nyama iria cikoragwo cimenyekanaga ta nyama njeru , iria maita maingĩ cionekanaga hoteri ici nenanene, na nĩ ciendetwo mũno nĩ andũ, na citũmĩkaga maita maingĩ nginya andũ no mathiĩ, ũngĩkorwo wĩna mũirĩtu tokrwo ũrona, no ũmũtware handũ ta haha, tondũ kwĩna wagĩrĩru wa rĩera, na nginya nĩ gũthaka.

Ĩno ĩhiana nĩ tarĩ get together, tondũ nĩ ũrona mũtumia, mũthuri , mwana , na nĩ ũrona mũtumia ũngĩ , na athuri angĩ erĩ, kũgwo nĩ tarĩ get together , andũ makoranĩte andũ tokorwo a bamĩrĩ ĩmwe , kana arata, mathiĩte gũkorana hamwe , marĩanĩre nĩkwonekete nĩ marĩanĩire irio hamwe na kũnyua hamwe ,na nĩ akenu mũno, na no kwaria mararia, na ũũ nĩ ũtũmaga ũrata nginya bamĩrĩ ciũke hamwe, cirĩ na gĩkeno kĩingĩ mũno , na mena thayu mũingĩ, nĩ atĩ manyitana ũũ nĩmahotaga kwarĩrĩria tũmaũndũ twega, na magoka hamwe meta bamĩrĩ , kana ta arata makamenya maũndũ maigana ona mangĩĩka me hamwe, na me ta bamĩrĩ.

iTax nĩ mũtambo ũrĩa ũtũmĩkaga nĩ akenya, maita maingĩ akenya andũ arĩa agima, arĩa marĩkĩtie kũgĩa na kĩbandĩ kĩao, kũhota kũrĩha magoti wa mbere, kana gũkorwo ũkiandĩkithia kwĩ magoti marĩa ma mũndũ ũrĩa atararuta wĩra, marĩa metagwo nil returns, iria ciandĩkithagio kwĩyandĩkithia o mweri na no ugĩe nginya ũkinyĩre mĩtambo ĩngĩ ta eCitizen.

Ĩno nĩ kambũni ya Kenya ĩrĩa ĩtumĩkaga kwonania ithimi, atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩrarutwo thokoinĩ, kana kĩratwaro nginya matukainĩ, kĩndũ gĩkinyĩtie gĩthimi kĩega na nĩ kĩndũ gĩtangĩthũkĩra andũ kĩmwĩrĩ kana ,matukũ marĩa maroka na nĩmahĩtũkagia nginya indo ingĩ iria citarĩ irio nginya prastĩki kana indo iria ciothe cirendekana gũkorwo ciĩ thokoinĩ nĩatĩ nĩcibatiĩ gũkorwo ciĩ menyereru na ciroretwo nginya ithimi wa cio.

Mũcere, nyambaga ngathima mũcere ũcio na gĩkombe, ngathima ta, okorwo ngwendaga ikombe igĩrĩ ngathima mũcere ũcio tũkombe twĩrĩ, ngamba ngaiga kando, arabu ngacoka ngatinangia gĩtũngũrũ, ngekĩra thaburia-inĩ na maguta, ngaruga gĩtungũrũ wega, rĩu kũringana na mũcere ũcio thimire, tondũ uma ikombe igĩrĩ-ĩ, o gĩkombe kĩu nokĩo ngũtũmĩra rĩu, gĩtũngũrũ kĩahĩa njĩkĩre rĩu maaĩ, tondũ ngwĩkĩrĩte ngũthimĩte mũcere ikombe igĩrĩ, maaĩ ngwĩkĩra ikombe inya, ngũnĩkĩre njeterere ũtherũke, o ũgĩtherũkaga, njoe naguo mũcere nyambe ndĩ ũthambie, ndaũthambia rĩu ndĩũige rĩu ũrutage maaĩ macio, ngĩetagĩrĩra maaĩ matherũke, maaĩ marĩkia gũtherũka njĩkĩre mũcere, arabu ngũnĩkĩre na gĩkunĩko kĩrĩa kĩngĩhota kũruta karĩera kamwanya-inĩ kanini , arabu ngacoka nganyĩha nyihia ngaci, nĩgetha mũcere ũcio ndũgagĩcure. Arabu ngeterera ũhĩe ngawĩkĩra thaani-inĩ. Nacio stew ngatinangia gĩtũngũrũ, nyanya ngaciga hamwe na tũmaguta, ciahĩa ngongerera ta mboco ũguo, ngaciuruga arabu ngekira, ngaciurugaruga...

Haha nĩharonekana nĩ handũ ng'ombe ici cirarĩithĩragĩrio, tondũ nakũu thutha nĩkũronekana nĩ nyeki cirĩ na tũmĩtĩ tũtiganĩte kuoguo nĩ handũ ng'ombe ici ciũkaga kũrorerwo nĩgetha cirĩe nyeki ici, na oguo nĩmekĩrĩte na magathondeka nyamũ handũ harĩa ng'ombe ici cirĩũkga kũnyua maĩ, nĩ atĩ nginya nĩharonekana hena mũberethi kuoguo maikaraga magĩcenjagia maĩ macio ng'ombe ciarĩkia to ũkorwo cioka mũthenya ũcio ũngĩ makongerera maĩ mangĩ matheru.

Maita maingĩ gũtiga maĩ marĩ hau ũguo kana maria marĩ hau ũguo na gũtũma ciana cithiĩ citahie maĩ maya gũtikoragwo wega, tondũ maita maingĩ wĩiguga tũrũgano twa atĩ ũrĩa mwana athire gũtaha maĩ, arabu akaingĩra hau thĩiniĩ kana ciana cigathiĩ gũthaka na maĩ macio, tondũ nĩwamenya ciana no ciana, citekũmenyererwo cigathiĩ gũthaka na maria macio arabu magathiĩ kũnyua maĩ macio kana makagũa kĩrima-inĩ kĩu, kuoguo niĩ ingiuga thirikari no ĩgerie ũrĩa ĩngĩthondeka ta maũndũ ma maĩ, na mamenye ũrĩa mangĩthika nyamũ ta ici, nĩgetha citigakorwo ciĩ thĩna kũrĩ taũni ĩyo na kũrĩ ciana cia taũni ĩyo.

Arimũ gũthomithia arutwo nĩ gũbataraga mũno, tondũ o nĩmakoragwo mabundithĩtio ũrĩa mabatiĩ kũ deal na ciana, na ũrĩa mabatiĩ kũmathomithia, na kũmaruta maũndũ maingĩ, no o ũgwoĩ arutwo gũteithania na arutwo, kana arutwo gũbundithia arutwo maita maingĩ nĩmanyitaga wegega tondũ , mũndũ eta mwarimũ maita maingĩ mabundithanagia magĩkũmanagia mũndũ , kũgwo no ũkore mwana ũrĩa ũretigĩra mũno aremwo nĩ kũnyita wega, no abundithio nĩ mũrutwo agakorwo nĩ aranyita wega tondũ akũmũbundithia ahorerete, akũmũbundithia ũrĩa ye anyitĩte , na nginya agũbundithia o kahora tondũ nike arabundithia, na ũgakora maratũmĩra lugha ĩmwe, ti ta mwarimũ arĩtũmĩra okorwo nĩta gĩthũngũ agũtũmĩra gĩthũngũ gĩ gĩtheri , nĩgetha akorwo akĩmenyera ũgima , kũgwo ona gũgĩkoragwo na arimũ, arutwo gũbundithania na arutwo nĩ kĩndũ gĩteithagia arutwo arĩa matanyitaga na ihenya mũno, na nĩ ũndũ wonekanĩkĩte gũteithia arutwo acio.